Oganda man Garisa kaunti yudo ber ko owuok kuom yore rito lee mag bungu nikech saa ma gi rito lee go, to gi yudo welo ma oa kuonde ma opogore opogore ma biro limbe e kaunti no. To saa ma jo limbego odonjo e kaunti no to kelo ne gi dongruok ma opogore opogore kaka pesa ma gi nyalo timo go ohala. Kendo gige gi ma gin tieer go kanyo jo jo welo ma obiro go nyalo nyiewo. To kopogore gi mano, sirkal bende ka oneno ka yor rito lee go kelo dongruok kata kelo ne gi omenda moro e kaunti no to gi biro temo loso yore bende ma dhi kuonde go koro omiyo gi biro bedo jo go man gi nengo e kaunti no.Aito bende sa ma gi rito gi ng'iso ni gi biro temo keto ne lee go arita ma ger koro jo go ma nego lee go ayoyaye ok bi yudo thuolo mar nego lee go.

Ma en picha mar winyo mi iluongo ni aluru. To winyo ni en thothne odak e gono to oloyo dhano tiyo kode kaka chiemo, dhano nyalo chike e gono ka ma en tiere no kata loso gi moro mi iluongo ni tal, kendo make aito koro inege kaka gweno ma lunye ma ber, ma thole, ma chiele.

Ma en cream to gi dho luo iluonge ni mo ma obwo ilose ka owuok kuom chak. Ichwako chak to weyo chak kwe aito iware e wi chak. Koseware ti inyalo kaw chupa ma ler man gi wiyeti ikete aito iume, mondo kik okethre ikete ka ma ngich kaka frigdge to ka po ni ionge gi fridge inyalo kawo pi ma ngich to ilute e iye to ka opogore gi mano bende inyalo kawo kwoyo ti iole e dier ot kata iolo ka moro to ikawo pi iolo e kwoyo no ti ikete e chupa man gi mo ma bwo cha koro dhi kete obedo ma ka ma okwe ma ngich ma ok bi miyo okethre ma piyo.

Gik man kod nengo kae achiel en puodho. Mondo mi ng'ato yud gi puodho nyaka ibed gi pesa mi itiyo go mondo mi obed mari nikech idhi ng'iewe. Gi ma chielo man kae en kit chiemo ma opidhe kata kit gik ma opidhe. Mondo mi gi moro otimre kata mondo mi gi moro oti nyaka ipidhe, iket ne mbloea, ing'iyo kodhi, ipure kata idoye koro mago duto ni gi nengo. Gi machielo man gi nengo en jotich ma tiyo e puodho ni. Mondo mi tich otire nyaka iti gi omenda mi chul ji mondo mi oti ni tich makare kaka dwarore e puothi. Mondo mi puodho no bende opur nyaka iti gi pesa koro omiyo gik moko man gi nengo ka opogore opogore chalo kaka man e picha ni nyaka bende mondo mi ng'ato olos gi moro ma chalo kaka man e picha ni nyaka oti gi omenda.

Ma en tich mar moyo omena to e gwengwa ka ji oseya lupo to gi biro gi omena kendo jo ng'iewo kawo gi to yaro gige ma gi moche to gi mo gi e.Jok moko bende ohero uso omena ma numu ma pok otwo. Koro jok ma uso ma pok otwo gi, ng'iso ni gi dhi gi nyange e chieng' ma tin ma gi kot ma tin aito gi lute e mo to otwo gi mo. Mano a chiel, jok moko bende nyalo dwaro ni gi moye e gi mo e chieng' ma gi two koka gi use.

Gi ma timore kae en ni ma en ja ohala kendo ouso omena gi rech. To ka ma en tiere ni en gi odheru gi besende ariyo. Besen achiel ni gi omena ,besende besen mar ariyo nitiere gi fulu. Koro sa ma jonam oseya nam moywa gigo ma ogolo reye ma gi mako e iye kanyo to iyudo ka thothne gogo cha mako reye matindo tindo ka en omena to scehe moko inya yudo ka omena oriwore gi fulu. Koro omiyo nyaka ng'ato obed piny mondo mi ipog fulu gi omena ous gi yore nikech ok gi nya riwore ok nyal us gi kanyachiel nikech bech omena gi fulu opogore koro nyaka pog gi mondo eka yud kaka I uso gi e yo mayot kendo e bei mowinjore achiel kaachiel.

Timbe ma chon kaka tero rawere nyange donjo e lokruok ma okel kod weche piny ngima mag yuto. Nikech ndalo ma chon ni iyudo ka tero nyange ne itimo gi jo gweng e dala, to ni iyudo ka en nyasi kendo jo go ma ne itero nyange ne ipogo kod jo go gi oganda moko kendo iketo gi kar kend gi imiyo gi puonj. Kendo kamano imiyo gi bende chiemo ma opogore opogore ma nyalo gero dend gi kendo ma nyalo dwoke ne gi nguvu. Aito e piny ma sani e ndalo ma chon no bende ni iyudo ka chike ne opogore gi ma saa ni, nikech chon ne iyudo ka po ni ne pala ma ne itiyo go to en ne en pala achiel mi ikawo mi itimo go ne ji te nyange. Aito ne nitiere bende yedhe mag nyaluo ma ne itiyo go kendo mi okony rawere e chango ma piyo. To saa ni iyudo ka itiyo kod osiptal, osiptende mag piny owacho gi mondo mi oteri nyange ni tiere omenda ma ichulo mondo mi oteri nyange aito imiyi yedhe ma bende nyalo konyi e rem kendo mondo mi ochang ma piyo.

ma en pudho mar osuga to kendo odiechieng mane atemo pidho osuga, mokuongo ne ang'eyo ne afwenyo ni osuga timo ma ber kuonde ma miyo ma ni gi mbolea ma oromo. Osuga bende dwaro koth ma ni e diere, to osuga bende dwaro ni sa ma ingwede to imiye thuolo mar kata juma achiel moro mondo mi olodhi. Aito odwaro arita ma kare nikech kok irite kok idoye to ok obi loth ma ber kendo nyaka chiel puodho no nikech jamni ma opogore opogore nyalo kethe kaka dhok, diek, gwen bende chame. Omiyo ka opidhe but dala onego bed ni ichiele. An meka ne ok achielo koro gi ma ne otimore na ma rach en ni chieng moro achiel ne achiewo to ayudo ka dhok ma ne otwe machiegni kanyo nikech koth ne chwe koro ne ok otwe gi e kul, ne ochamo osuga na te ma na ogolo chunya e pidho osuga machiegni gi dala.

Ma en mbolea to oyudore e gwengewa en mana ni seche moko yude nyalo nyalo bedo ma tek kaluore gi beche. Aito bende koro ka beche seche moko ni malo to iyudo ka ji ok thor ng'iewe koro mano miyo jo wero ok thor ware nikech chiro mare ni piny. To itiyo kode e medo dhandhu mar loo .Kendo omiyo loo bedo e okang' moro ma owinjore ma onyalo bedo ka okano pi, onyalo bedo gi kute moko ma konyo e rito e ngiyo kaka cham dongo, kaito saa ma ma magi be duto te otimore, obiro miyo keyo bedo ma bup ma koro japur nyalo yudo chiemo ma ber ma ochamo, ma okayo ,kata ma ochamo, gi ma ouso

Gi ma biro e pacha ka aneno gini en ni mokuongo ma en opot ma en pot rabolo ma okaw to okan ka moro maber ma ofundore ma ber .Koro gi ma biro e pacha ka aneno gini en ni mokuongo pot rabolo ni inyalo ti godo e loso yath ma ji nyalo konyore go e geng'o twoch ma nyalo chando dhano e dend gi. Mar ariyo, pot opoko rabolo ni bende inyalo ti go kaka mbolea e puodho ma med dhandho mar loo ma kony japur e kinde ma seche moko opuro ma opidh cham. Koro ka dhandho mar loo osebedo ma ber to japur yudo keyo ma ber.

Kaka anyalo fulo ong'we yamo ma olal en ni ka ong'we yamo na olal abiro dhi ka polis to achiwo lipot ee wi simba ma olal, ka ma ne an tie gi gima ne atimo. Kaito abiro temo ni achiw nonro duto mag simba ma nyalo dwarore gi obok ma ne ang'iewo go ma nyalo chiwo gik moko kaka details, ma dwarore mondo mi ofwa ofwar na ma fweny ka ma simo no nitiere aito ka osefeweny ka ma en tie aito polise go biro tera nyaka ka ma simo no oyud ka nitie ma gikone abiro yude.

Ma en puodho mar oganda to gi matimore kae en ni oganda osetii kendo ma oloth ma ber to nitiere kute ma omako oganda ni kendo gi miyo ngima oganda ok dhi bedo ma ber. Ka gi kute gi osedonjo kuom oganda, to gi dhi miyo oganda ni two koro ok obi olo maber aito koro giko ne japur yudo lal nikech osetiyo gi omenda ma thoth e mondo mi olos puodho ni mondo okom oganda no to koro kok ogo yath to chuno ni onge keyo ma obiro yudo. To mondo mi japur oyud keyo ma ber nyaka oti gi yath mar nego kute gi mondo miyo kata twoche ma kute gi kelo mar twoyo oganda koro ok bi bedo.

Gi ma biro e pacha ka aneno gini en weche pur gi ohala, ma en nduma to kendo nduma ni iyudo ka otimo maber kuonde ma koth nitie kendo kuonde ma pi ng'enye. To mondo omi onyag maber nyaka obed ni lo ma opidhe ndhadho ne nie e diere. Kik obed ni en lo ma miyo ahinya kata lo ma tok ahinya aito obed kama ok en ongoro nikech ongoro ka chieng orieny kata ma tin to en owang'.Koro biro miyo nduma ni wang' ma ok obi timo ma ber aito gi ma biro e pacha bende ka aneno gini en koth chiemo ma ogolo iyudo ka nduma ni iinya ti godo e yore ma opogore opogore, inyalo chwake ma meth kode kaka gir metho gokinyi, nduma ni inyalo chiel ma riw gi chiemo mo opogore opogore, nduma ni bende inyalo regi ma los kode mogo, nduma ni ite ni sa ma ng'ato ni gi two kaka mar homa, kata aonda gi dwol ma rewni, inyalo nyame kasto pige ma kech cha imuonyo.

Ma en njugu, to njugi ni koseikore e puodho ma okaye to ipoke, to itiyo kode e yo ma opogore opogore, nikech ma okuongo inyalo chiele, kisechiele to iboye e jwala ma iuse mano odhi kelo ni omenda bende inyalo pime e kasuku ji ongiewe e chiro to inya chiele bende ma ichame e ot ka, nikech njugu medo gi gi ma iluongo ni protein e del aito njugu ni be inyalo use e kampuni, kampuni dhi rege ma obed ma yom ma ket gi e chupni mi iuse e supermarket. Aito bang'e no jok ma ng'iewo njugu ma oseregi ni biro dhi wiche e mkate ma cham. Aya mo jok moko bende nyalo dhi rego njugu ni e masin ma oyiedhi mar rego njugu aito inyalo ol e alot kendo oketo alot bedo ma mit kendo omedo dhandho.

Ma en niang' kendo othoro yudore e aluora wa. Nitie jok ma opidhe e puothe gi to bende nitiere jok ma ware ma use e chiro. Asto e aluora wa ji tiyo kode kaka olemo, gi nya mana ngiewe to gi chame gi poke gi leke gi to gi nyame kaka olemo. Aito mara riyo, bende jok ma opidhe e puothe tudore gi jo kambi aito biro waro gi miyo gi omenda. to Ma osewar gi itero e kambi kaka mar Ndhiwa, Sony factory to itiyo godo e loso sikari

Gi ma timore kae en ni ma en japur ma tich ma pidho kich, koro gi matimore kae en ni otemo leronwa kaka kuonde kano kich kaka kuonde pidho kich onego bed ki iloso ,irito kendo otemo ng'iso wa ni kich ok en gi ma rach bedo go, nikech ok ochuno ni sa moro amora kich nyaka bed mana ni en ma na gi ma kiny ma kai nikech kata ki ingiye en owuon ok orwako lewni ma onego bed ni obed go kaka ng'at ma odonje od kich.

Ma en tich mar pidho kich to e aluora wa aneno ka ji loso sanduge ma ber ma onego bed ni kich bede, ma go los kuonde ma kich nyalo lose moo asto gi kao sanduge gi gi keto kama otimo bunge bunge kata kuonde ma ni gi yiende mang'eny aito kuonde ma ni gi yiende gi gi temo mondo obed ku ma ni gi mauwa nekech kich ohero mauwa. Koro ma ng'iso ni ka kich oneno mauwa ka ma nitiere to gi biro temo ni mondo gi biye .To ka gi chak gi yudo ni bende nitiere ku ma gi nya dakie man but mauwa go gi pi to gi birio luongore mang'eny ma gi dag kuonde go aito e aluora wa aneno ka kich kosedonjo e sanduge go, to gi temo jok ma oloso sanduge gi ma pidho kich gi temo ni gi luwo chike mar pidho kich ma ka seche ma kich oseloso mo to gi dhi gi podho ma gi los ma ber kendo gi nyalo uso ne oganda kata gin gi wegi gi nyalo tiyo go e loso yedhe ma nyalo konyo oganda e dier gweng.

Ma en tich mar pidho gwen, to tijni ni kod nengo e aluora nikech ochiwo yo mar tich ne rawere.Ng'ato yalo pidho gweno ka oa kuom gwen ka onyalo uso gwen ma oyud omenda ma onyalo konyore godo e ngima.ka opogore gi gwen onyalo bedo ko ochoko tong' ma ousi kendo ma nyalo miyo obed kod omenda bang' uso tong. Ka opogore gi mano wendo nyalo limo ng'ato sa moo amora to sa ma in gi gweno ibiro bedo gi tong koro omiyo kata sa moro ionge chiemo to inya wacho ni ya, we akaw tong' ariyo moko achiel. To ko opogore gi mano bende , chunyi nyalo gombo chamo gweno koro ok ochuno ni nyaka iti gi pesa e ngeiwo gweno eka icham gweno.

Jauso ma dwaro oro kwayo mar timo ohala nyaka bed ni en gi opande ma ng'iso ni en ja piny mar Kenya, kendo nyaka obed ni en gi oboke ma ng'iso ni chik mar piny Kenya oyie ne mar tayo ohande no e yo makare. aito nyaka bed obed ni en gi omenda moko mar chulo nikech chulo kuonde mag osuru ma idhi miye idhi ng'adne ka ma otiye no.

Jaduong mane ochudo nya di riyo ni ,ka odhi e office to inyalo ng'i nonro mag kaka ne chudo mage go obedo kaito gi nyalo jo ofis nyalo oro message ne kar chudo mane pesa odhi e no ,aito gi oro kwayo mar mondo mi odwok ne omenda ma balang' ma ne ochulo no.Aito gi rito bang' kinde moro to ka po ni winjruok obedo e ji ariyo ma tudore mar mondo mi odwok pesa ni inyalo dwok ne pesa ne mane ochulo ma balang' no.

Mokuongo, abiro dhi e skul aito apenjo japuonj ma puonjo nyathina kata ma ochung' ne klas gi. Bang' mano abiro wuoyo kode mondo mi olera kaka nyathina osebedo ka timo e penj gi kaka osebedo ka otimo e kit sombe ma opogore opogore. Bang'e no wabro neno ka ma nyathina time ma ber gi kama ok otime ma ber. Aito koro wabiro wuoyo kaka wanyalo konyo nyathini kata ka itimo ne somo ma iluongo ni tuition gi dho ngere, kata ka buge ema okoso gi gige timo gik ma ok otime ma ber no to abiro temo ni mondo anyiew ne mondo otem timo ma ber oya ka ma en tiere mondo oting're malo ma tin.

An ahero tiyo ahinya e yudo weche ka oa kuom tivi kata redio nikech tivi kata redio gi ma ilando nyaka obed ni en gi ma adieri ma otimore. Kendo iyudo ni redio gi tivi choko weche ma oa kuonde ka kuonde ka okalo kuom reporter mar gi kendo gi yudo weche mag adier ma oa kuom weg ji gi wuon. To gi moro kaka mbui iyudo ni onyalo bedo wach ma olosi to oket kanyo ma adieri moro ma ne iye nyalo bedo ni ma onge. Gi moro kaka gazet ober to thoth ne iyudo ka mondo mi ng'ato oyud pesa ma onyalo ngiewo gazet pile pile seche moko nyalo bedo matek. Kata yudo thuolo mar somo gazet no, oganda mang'eny chiewo ,dhi e tije gi ka gi dwogo gi olgi shughulika gi weche mag chiemo gi nindo koro yudo thuolo mar gazet mar somo gazet nyalo bedo ma tek koro ema omiyo an ahero yudo weche ma nyien ka atiyo gi tivi kata redio.

Mondo mi iyud namba mar register mar nyamburko ma nyien, mokuongo inyalo dhi e cyber kata inyalo tiyo gi simbi ka po ni in gi ong'we yamo ma nyasani ma ni gi network ma ber. Mokuongo biro chuni ni iyawo account gi jo NTSA mano jogo ma ochung' ne ndara ne yore mag apaya gi weche mag wuoth. Ki iseyawo akaunt kod gi to ibiro oro kwayo ni mar yudo namba ma nyien ka ioro ioro barupe ma in godo maen kaka barua ma ingiewo godo buk gi namba ma chon mi ingiewo godo Mtoka no.Aito biro chuni ni itim chudo ne chenro no, kisetimo chudo ti ioro ,kiseoro barua kiseoro kwayo ni to ibiro rito mondo mi odwok ni odwok ni wach ka kwayo ni odhi ma ber kata otamruok. Ka po ni odhi ma ber to ibiro ng'isi mondo idhi ikaw namba ni e center mane iyiero.

Jok man kod loo pong'o ripot mag ng'eto mag osuro mag loo mag dwe ka dwe, gi dhi e cyber to e chenro mar cyber no gi dhi yawo account mar jo kra to ka otiyo gi kra pin ne to idhi ng'i kaka osebedo ka ochudo gi kaka osebedo ka mwandu lope en loo ma romo nade to ibiro jas kuonde moko mag penjo moko, kosedwoko penjo go to ibiro chak ioro ne jo kra to kamano e kaka obiro bedo ni osepong'o ripot mar ng'eto mar osuru.

Nyithnido amiyo u tich ka to kendo tijni adwa ni mondo utim kuom odiechienge ariyo odiechieng mar adek adwa ni oyud ka usetieko tijno ma uchoko buge u ma ukelo na.

Oganda mag gwengewa tiyo kod yor sigana e puonjo rowere ma tindo kuom bedo ko twere tenge kod yore bende mag dak kaluore ni seche moko ka rawera moro otimo gi moro to igone sigana moro mar ng'at moro ma chon ma ne otimo gi ma ket gi mano to bang'e dwoko ne owuok nang'o. Koro iyudo ni bang' sigana ni rawera ni puonjore ni gi ma ka ma nyaito alo kelo dwoko ma ka ma koro oyiero timo kata oyiero ni ok otime. Aito bang'e no iyudo ka weche mag sigana gi kod keto gi machiegni miyo gi nyalo yudo gi nyalo yiero timo gigo ma beyo ma nyalo miyo ji dak e ngima ma ber e kod anyuola.

Ka kastama ogolo ywak ni pok oyudo misigo mane oor ndalo adek ma okalo, to abiro kwaye namba kata nying ma ne ondiki e msigo no, aito abiro dok e ofis ang'i ni msigo no ne oketo ne okete ka ma nadi to ka po ni ni okowe no ti gi nyamburko mane ma ne okowe. To abiro nono ane gi ma omiyo pok msigo no ochopo, bang'e no abiro chako gocho ne kastama ni ka ang'ise nonro ma asetimo gi dwoko ma aseyudo, to abiro ng'ise ni otem ore ka watemo loso ne wach ma osekethore no.

Pacha e wi tiyo kod tulsi mar loso chenro mag somo e kind jo puonj mag sikunde mag sekondar aneno ni en gi ma ber nikech tulsi ni en gi ma konyo japuonj e puonjo gimoro ma ne odwa puonjo e topic moro ma ne odwa puonjo e klas no to saa ma ne gi tulsi no tulsi no kelo gi ma puonjo cha bedo machiegni omiyo nyathi nyalo neno nyathi nyalo mule to kendo omiyo picha ni bedo malach kata picha ni bedo e kinde ma lach e wi nyathi, ma kata ka penjo ma kama okel ni e penj to yot mondo mi odwoke e yo ma owinjore kendo e yo ma ber nikech en gi ma oseng'eyo kaka tiyo kendo oseng'eyo nyaka kaka ilose koro oketo somo bedo ma yot kendo ma owinjore e yo ma ler ne nyathi.

Ka deko oyudore apoya nono mar ndeke mag loka, kaluore kod midhiero mar kor luasi to abiro temo wuoyo gi kastamas ma nitiere ka alero ne gi gi ma omiyo gi ma otimore ma omiyo ndeke nyalo bedo gi deko moro. Aito abiro temo nyiso gi kinde ma lokruok nyalo bedo kinde ma waparo ni lokruok nyalo bedo gi kit kaka wanyalo temo matek mondo kik ng'ikruok moro amora mar wuoth bedie.

Otas mag thuolo ma dwarore en nyaka ibed gi opande ma nyiso ni in japiny mar Kenya, nyaka ibed gi otas ma nyiso ni ichulo osuru. To mondo mi iyud gigi te nyaka iyaw ior kwayo mari ne joka kra ka iyud namba ma itiyo go e chulo osuru. Aito bang'e no nyaka ibed go otas ma ng'iso ni ise register ohandi mi itimo no kata tiji no ,ma chik opuodhe ma omiyi thuolo ma inyalo taye godo.

Gik mi ithoro ti godo e loso agulu e dier oganda ma osiko ka dar ka dwaro lum ne jamni e ugwe mar Kenya en loo ka gi seyudo lo ma ber gi loso agulu to gi biro manyo yien gi kibrit kata gi gima gir moko mach bang'e no to gi biro manyo pi gi nywas godo lo ma gi lose ma ber ma gi los godo agulu kaito gi keto e mach to agulu bedo ma otegno ma gi nyalo tiyo godo e tingo pi.

Japuonj ber, ber ahinya janyuol, to nyathina cha ineno nade e wi gik moko man skul kae? Aa nyathini no to sani to odhi ma ber en mana ni ndalo moko chien ka ne en piny ma tin. To sani wasetemo yore duto ma nyalore mondo mi wakonye mondo omed ng'eyo mare kata omed rieko mare to nyaka gi sani aneno ka osepuonjore gik mang'eny kendo onyalo dwoko penjo e klas kata seche moko amoka ma openjo to otemo bende timo gik moko makare kaka osebed ka ipuonjo gi. Koro wamed ma na miye, wamed mana miye mijing'o kendo wamed mede thuolo mondo omed puonjore gik moko ma ng'eny, ageno ni obiro timo ma ber. Erokanmano japuonj we wamed tiyo ma tek mondo mi wakonye ka Nyasaye oyie to obed ng'at moro ma ni gi nengo e gweng'. Erokamano janyuol.

Ka japuonjre manyien ochopo e odiochieng mokuongomar embalariany, to ok ongeyo kaka onego otim chenro mar ndikiruok mondo odonje klas to abiro temo lere chenro duto mag skul abiro nyise ni okuong odhi kama indikruoge ae to kosendikore to ibiro miye namba mar bedo jakanyo mar skul bang'e no ibiro nyise kama klas mare en tiere an kaka japuonjre wadgi abiro kawe ma atere mo one klas ma nengo obedie ma asiem ne kuonde duto ma onyalo timo sombe ne aito bang'e no to obiro nyise kumachielo ma onyalo dwaro ni mondo akonye timo to abiro ng'iyo kanyalore to abiro konye timo to ka ok nyalre to bende abiro nyise kama obiro yudo konyruok makamano.

Ka an jatend jopuonjre to kendo japunjre moro okelo na lipot ni ng'ato ne orocho ratiche, to mokuongo abiro temo wuoyo kode ka agone mos kuom gi ma otimore no kendo ka atemo yawo pache gik ma onego bed ni otimo. Abro penje ka be ne odhi osiptal mondo mi otim ne pim gi gi thieth ma owinjore. Ka po ni pok ne odhi to wabiro dhi kode, to ka po ni ne osedhi to abiro temo ng'ise ni mondo wamany wamany gik ma owinjore mondo mi ng'at ma kama k po ni wang'eye kata ka po ni ong'ere to mondo mi omiye kum ma owinjore kode. Koro wabiro manyo ranyisi ma ber ma ma walu kuom jo chike duto kanyalore to ng'ani omi kum. Bang'e no abiro temo loso gi japuonjre ni kendo atem kone ni gik ma kamago ok onego bed ni miye oparo timo gik ma richo to moloyo to opar ni kaka onyal ritore mondo gik ma kamago kik chak timre ne e kit ngima ne.

An ok asom gazede mang'eny to kech gokinyi ka achiewo to ayudo ka an gi tije mang'eny ma ka romo odhiambo kata yudo sa ma adwa somo godo gazed no onge. Koro an anyalo mana kawo ong'we yamo na to adonjo e mbui to angiyo gik ma jo fwambo gi keyo ooro e wall mar chiwo e weche ma ma otuch kanyo ema abiro somo to bang'e abiro ng'eyo gi ma dhi mbele e aluora kata e pinywa.

Tij IPOA gin tije mag kedo ne ratiro mag oganda kaka seche moko ogo ng'ato ogo ji kata sirkal donjore gi ji e yo moro ma ok owinjore, kaka ndalo moko rowere ne ni gi ng'anyo. Iyudo ka rowere mang'eny ne onegi aito ng'eny gi bende ne ondhi. Koro IPOA donjore e weche bila gi mondo o tetea ngima mag oganda, kendo mondo mi oganda ma oseyudo chandruok ma opogore opogore oyud ratich gi kaluore gi kaka ne gi yudo masira kata kaka ne gi yudo lal.

An ahero sitesen mar ramogi nikech, ramogi omakore ka moro amora en gi network. Aito mar ariyo jo fwambo gi ni ka moro amora gin kuonde duto ma ka gi moro otimore to gi nyalo choko nwa gik ma otimore gi ma gi konwa, aito mar adek iyudo ka ramogi wacho dhok ma an awuon awacho kendo awinjo e yo ma ler. Koro omiyo ka po ni gi timo lendo moro amora to yot mondo mi awinji kendo ang'ee. Aito jo fwambo gi bende gin jok ma wuoyo ma ber kendo chenro gi iyudo ka gin chenro ma opangre e yo moro ma ber. Gik moko be gi kelo ma moro ji kaka seche moko nitiere weche ma tucho it seche moko nitiee ngeyo gwengewa. koo iyudo ka ipuonjori apuonjora gik ma thoth ma de ok ang'eyo ka de ayawo sitesen ma opogore.

Ma en tich mar pur, kendo pidho jamni. To tij ni ober nikech mokuongo en yo mar kungo mwandu. kisebedo gi dhiang achiel ma nyuol gi rwath, to dhogi bang' kinde moko gi dhi medore aito ka gisemedore to iyudo ka gi medo ni dhok moko ma ng'eny ma kata chandruok moro omaki to inyalo kawo achiel iuso iloyo godo shida ma omaki cha. Mar ariyo, dhiang ka onyuol to iyudo chak, chagni inyalo tedo go chaye, iyud ka saa ma itedo kode chai oni ibedo gi ngima ma ber. chag ni bende inyalo uso mi iyud omenda mi nyalo dongori go kaka dhano. Aito bende ka opogore gi mago inyalo tiyo gi dhogi e nyombo. Sa moro wuodi kata owadu moro dwa dhi yombo, inyalo golo ne dhok ariyo odhi onyomb go. Mar adek inyalo nege ka in gi welo kata liel moro otimore. Koro omiyo tijni, ni kod ohala

Ma en tich mar tong'o kendo baro yien. Lony ma nyaka ng'ato bedgo en ni nyakibed king'eyo ni en yo mane minyalo ng'adogo yien molwar kodhi kamonegobed nolware ok kamokowinjo bedno odhi olware. Mar ariyo, nyaka ibedni ing'e tiyo gi masin mar ng'ade. Mondo omi itim tijni, nyaka ibed gi lewni ma itiyego, nyaka irwakri maber ma kata kaponi yien moro olwar toknyal gwari e yo mayot. Aeto yo mar adek, nyakiti ti gikmoko mirwako e lwedo miluongo ni gloves mondo kik yien gwar lweteni kata kudho chwo lweti. Aeto bende onego bedni ibedo gi gikmoko mag dino it, nikech sama masin cha mor onyalo ketho iti. Mar adek nyakibedgi beti mar lwere aeto nyakibed bende ni ok in kendi nyakubed ji moko ariyo kata adek manyalo konyi ywa yien cha sama ing'ade gi masin tio ginyalo yuaye gi tol mondo oluar kamonegobed nolware.

Wang' jowi ma oganda ohero ahinya e piny kenya en citizen. Gi ma omiyo oganda ohere en kit lony ma gin godo e lando weche weche ma tut e kor gwengewa gi e piny,e pinywa kod pinje ma opogore opogore. Mar ariyo gin gi kipindi ma opogore opogore ma miyo ji mor koro ma miyo ji hero gi ahinya. Kaito iyudo ka seche moko gi kelo twak gi jo bunge kata gi jotendwa mondo mi olerwa kata ni opuonjwa e gik moko ma timore. Kendo kaka inyalo los gi e yo ma kare gi gi ma wa nyalo kelo geno e ndalo ma biro. Mae medo ji mondo obed gi geno mang'eny kuom citizen. aito bende gi seyao bede gi ma gi kelo ni chnero gi inyalo nee kata gi simo. Koro ma miyo olandore e yo ma piyo ma kata ni in ma bor gi tivi to chenro ka pod inya luwo ki itiyo kod simo.

Ma en chiemo mar mariewa to mondo mi ilose okawo higa achiel e puodho mondo mi oikre .Koseikore to ibiro pudhe ka osepudhe to ibiro rude, rude tiende ni igwaro ng'eye, gwaro pote ma olil cha to odong gi pote ma iye ma tek cha aito itong'e matindo tindo.ti imoyo e chieng' kosetwo ti inyalo rege. Inyalo kike gi bel kata gi kal, to irege to inyalo ruwo kode nyuka jo moko be ohero tedo kode kuon. Chiemo ni ober gi ngima dhano ,nikech oketo omedo teko e del kendo oonge twoche mang'eny ma onyalo keto e del.

Lony ma itiyo godo e yor somo nyalo konyo e chenro mag somo mar jopuonjre owuon kendo e pimo rieko mar jopunjre man kod dwaro ma opogore opogore nikech nyaka gi sani iyudo ka rangeny ma sani ni oyie ne nyathindo yiero gino ma odwaro. Oyiero gi ma oneno ka yot ne, gi ma oneno ka nyalo bedo ne ma ber e kit ngima. Aito sani piny osebedo gi lony koro iyudo ka gik moko ma dwarore kaka kompyuta ipuonjo gi koro gi bedo gi lony, gi bedo gi ng'eyo ma kata ka chieng moro gisetieko skul gi biro oko to gi nyalo yudo to ka gi romo gi gigi to gi nyalo ng'eyo kaka itiyo kod gi kendo nyalo konyo gi e tije gi ma pile ka pile, mondo mi gi bed e ngima ma owinjore gi bede.

Piny owacho nyalo konyo jopuonj ma onge kod tiegruok moro amora e yor teknologia kata tiyo gi mbui ma ka gi yawo seminar moro ma jopunjre gi nyalo dhiye kendo bang' seminar ni iyudo ka inyalo mi gi penjo moko ma gi nyalo dwoko. Aito bang'e no mondo mi ojiw gi mondo gi dhi e seminar gi mondo gi puonjre inyalo mi gi pesa moro bang' puonjruok. Aito bang'e no sirkal piny owacho nyalo ngiewo gik moko ma kaka kompyutas gik ma kamago to tere sikunde mondo mi gik ma gi somo ka kata gik ma gi puonjre e seminar ka koro gi tim e sikunde ma gin tiere mondo gi med bedo gi lony.

Ahero winjo chenro mi itayo gi Jeff Koinange mar wang' jowi mar citizen nikech ohero leronwa gigo ma tuch kendo gigo ma timore e pinywa. Aito iyudo ka thoth ne ohero lwongo welo ma jotendwa gi ma dwoko penjo ma jo piny nyalo bedo go e yore mag siasa,e weche mag uchumi kata e weche mag thieth. Iyudo ka otemo leronwa kaka pinywa ringo gi gik ma onego bed ni watimo ka wach moro owuok. Koro omiyo wadongore e paro kaka oganda.

Sitesen mar redio ma awinjo ka ahero en sitesen mar redio ramogi to ahere nikech dholuo ma gi wacho kata lugha ma gi tiyo go dhok ma gi tiyo go en dhok ma yot winjo kendo gin gi chenro ma moro ma mora. Seche moko gin gi chenro mar nyithindo, seche moko en chenro mar injili, seche moko en chenro mar puonj. Aito seche moko bende gin gi go thumbe ma nyasani seche moko gin thumbe moko manyachon ma paronwa ndalo machon, koro miyo seche moko kata ka an gi wach moro to anyalo oro ne gi message ma gi dwoka kata seche moko chenro moko ma gin go bang' puonjrok kaka ji nyalo dak e udi. Iyudo ka apuonjora gik mang'eny kanyo kendo miyo abedo gi ng'eyo koda lony gi kaka anyalo dak an bende.

Okenge ma inyalo kao mondo omed ber e yore ma jo fwambo kod keyo weche nyalo tiyo go e weche dongruok en ni mokuongo nyaka mi gi arita ma kare, iyudo ka seche moko jo fwambo ni e tich gi mako gik ma timore ti iyudo ka imonjo gi . Sa ma osemonj gi ni imayo gi gige mag tich, igoyo gi gi inyore moko bende inego. Koro ka po ni inyalo mi gi arita ma kare ,kendo mi gi luor ma owinjore kod gi to gi nyalo tiyo e yo ma ber kendo tij gi no nyalo kelo dongruok nikech sa ma gi keyo weche cha to ji mang'eny kata ji mang'eny bende kao gi keto gi e mbui sa ma gi sedonjo e mbui kuchocho ji mang'eny tudore kanyo iyudo ka weche wuok ma opogore opogore. To sa ma ji wuoyo e mbui ka iyudo ka gi tiyo gi data mano medo pesa e agulu mar data kro iyudo ka pesa gi nyalo inyalo ti gido e dongruok mar gwengewa.

Yo ma jo fawambo gi keyo mar kor gwenge tiyo godo mondo okony midhiero ma yudo oganda e gwenge en ni gi temo ma gi chop kama midhiero obetie kasto gi temo choko paro kuom oganda ma odak kanyo. Saa ma gi choko paro ni gi biro ng'eyo gi ma okelo midhiero ni kendo gi biro ng'eyo gi ma jo piny dwaro kata gi ma oganda ma odak kanyo dwaro mondo mi midhiero ni orum. To bang' ka wach ni oselandore to jotendwa man kuonde ma opogore opogore biro bedo gi ng'eyo ni gi ma ka ma otimore e gweng' ma ka ma kata gi ma ka otimore e ka ma arito. Koro omiyo gi biro kawo thuolo ma gi chop kanyo ma jo ma ni gi taabu ka yud resruok. Kata ka po ni ne en midhiero mar ma okel gi koth to jok ma oyudo midhiero ni dhi yudo resruok nikech idhi kel ne gi kata ka en onget, chiemo, koro gi dhi yudo kaka gi konyore.

En adier, ni onge mar intanet en ga rageng' maduong' ne japuonj e yor lony mar weche mbui nikech kit somo ma sani dwaro ni thothne itiyo gi intanet ki ipuonjo godo to ka po ni intanet onge to mano ng'isoni jopuonj ok nyal puonjo guik ma onego gi puonj e yo ma owinjore kata e yo makare. Mano ng'iso ni giko ne jopunjre ka ok bi nbedo gi ng'eyo ,mar kit somo ma ma onego bed ni gi bedo go. Mar ariyo, nitiere gik moko ma jopuonj temo choko nonro gi e mbui eka gi dhi gi puonji, to ka intanet onge mano ng'iso ni japuonj owuon onge ka ma odhi yudo e data moromo kata lony ma oromo mar dhi puonjo gik ma sani tuch ma ipuonjo e yor mbui.

Ber ma ayudo ka awinjo weche ma nyien adimba en ni abedo gi ng'eyo mar gik ma timore e gwenge e piny ngima. Aito abiro bedo gi ng'eyo mar chal mar uchumi ma kawuono, gik m aotimore kata nengo gik moko. Bende abiro ng'eyo gik ma nyien ma sirkal oketonwa gi chenro ne ma nyien ma onego bed ni watimo go gik moko.

An aparo ni teknologia ma onego bed e lwet japuonjre ka japuonjre en mar kompyuta sa ma nyathi oseng'eyo tiyo gi kompyuta to yot mondo mi otim chenro ma opogore opogore mag kata mag piny owacho. Mokuongo onyalo kwayo godo helb, mar ariyo onyalo timo godo nonro e wi gi moro ma sa moro japuonj ne opuonjo to ok owinjo ma ber. Mar adek, ka en gi lony mar lkompyuta ni ,bende onyalo yawo kare mar tich ma oyud nweng'o ne kanyo. Ka opogore gi yawo kare mar tich bende, onyalo dhi ka moro kata e ofis moro ma itiyo gi gigi ma obed gi yot e tiyo kod gi, ma tije ma ne otimo cha bed ma yot ma ok obedo gi chandruok ka ma otiye.

Saa ma atimo penj mar bedo jatend ja uso kendo idwa ng'e rang'iny mar somo mar jogo ma laro kom no nyaka kuonde ma gi se tiyo mondo gi bed kod adiera ni gi yudo ng'at mo oromo, abiro golo oboke na mar somo. Mar ariyo, abiro temo dwoko penj ma gi penjo go e yo ma kare, mar adek abiro ng'iso gi kuonde ma asetiye, kaka asebedo ka atiyo kendo kaka asebedo ka a akonyo midhiero ma tuch e kinde ma wan e tich. Mar ang'wen, abiro neno ni ang'iso chir mar bedo jatend oganda mondo gi bed ga adiera kuoma ni tijno na anyalo time e yo ma ber ma ng'ikruok moro amora ok owuoke.

Ka ayudo weche ma nyien ma daher ni iland e television ,to mokuongo abiro neno ni atudora gi jalendo ma a e gweng'wa, to ka wesetudore kode mo chopo, to abiro temo ni gik moko ma nyalo bedo ranyisi ma ber kata ma nyalo bedo ni dwarore, atemo ni mondo gi mondo obed kata ka en picha kata ka en video, to abiro temo ni mondo obedi mondo ka ang' lendo cha itimo to otime ka gik ma ineno bende nitiere mondo olandre e yo makare

Ber mar tiyo kod simb aguela en ni gik ma inyalo tim kode ng'eny moloyo simb adiya. Simb aguela inyalo goyo godo picha maler, inyalo makogodo vidio, simb aguela inyalo donjo godo e mbui mopogore opogore kaka facebook, inyalo tudori bende gi ji e yor whatsaap, inyal somo kode bende kidhie e google kachacha, inyalo omo godo gikmoko bende e mbui miluongo ni downloading apps kata inyalo bende orogodo gikmoko e mbui kachacha, inyalo bende bedo gi tuke mopogore opogore minyalo tugo kopogore gi simb aguela cha.